Ũndũ ũyũ ndawona nĩndĩrona ũrĩ ũndũ wa bata mũno, nĩ tondũ ũngĩrora ũrimi, kana ũitĩrĩria wa maĩ na njĩra ĩno, wĩ na kĩguni kĩnene mũno, tondũ ũngĩrora okorwo nĩ ta maĩ matihũthĩkaga maĩ maingĩ mũno, na maĩ matitĩkaga kũrĩa matarendeka. Maĩ maitĩkaga o harĩa kamũmera-inĩ ,na ningĩ tũgũkorwo tũtirabatara maĩ maingĩ mũno. Tondũ ũngĩrora tũtue ta kũrĩa mũcerei-inĩ twĩkĩraga maĩ mũgũnda mũgima, na mũgũnda ũcio mũgima maĩ marĩa maingĩ, maĩ gĩcunjĩ kĩa he magana kenda ma mĩrongo kenda rĩ, nĩ marĩa mahũthĩkaga ũru, macio nĩ gũthũka mathũkaga. Ona ũngĩrora ta gũkũ ũguo kangai, tũkĩhe nyanya maĩ, tondũ tũkoragwo gũthondekwo mĩtaro maĩ marĩa maingĩ tigũkorwo makoragwo makĩguna mũmera, makoragwo makĩnyuĩka nĩ thĩ, kana marĩa mangĩ makora na riũa ,no ũngĩrora mũheere ũyũ wa maĩ, maĩ maitĩkaga o harĩa kamũmera karabatarĩkana, ndũrabara kũhehia thĩ ĩno ĩngĩ yothe na tiyo ĩrĩ na mũmera, njĩra ĩno nĩĩkũhota kũnyihanyihia maĩ, maĩ makorwo nĩngĩ nĩmaratigara na makahũthĩka na njĩra ĩngĩ, ti gũitanga maĩ kana kũhũthĩra maĩ na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire, ĩno nĩ njĩra njega mũno, no ũyũ nĩguo ũrĩmi....